Mae en tij pur kendo en tich maber ahinya. Jii ma nigi lowo thoro puro ahinya nikech sama in gi lowo no to nyaki tii gi lopi maber. Sami puro cha ikete pachi ni gigi konyak to nyaki yud gimoro kendo joma puro odak achana kendo gin gi gik mang'eny ma ginyalo chame ute gi. Kata kamano, pith mar ndim en pith maber nikech jii thoro tiyo gi ndim ahinya. Ineno kata sa ma jii odhi otende madongo ka to gi gi giwacho ni oom negi konge ma bechgi nimalo to ndim be nyaka ng'ad ma ket negi kanyo. Koro en gima ber kendo beche ong'awo sani nikech jii thoro tiyo kode ahinya. Kendo ntie kambi ma thoro tiyo kode e yor loso citric gimiluongo ni citric acid .Kendo gino ithor tii godo e sikunde e yor manyo gik moko. Kata kamano be ithrooo ti kode e ute sami ruwo nyuka koro ndim en gima ber kendo pith mar ndim ber kata an atime nikech en gima miya ohala mang'eny. Jii thoro biro nyiewe kendo ause ahinya kendo ok en gik ma gima top piyo en inyalo chunge tonyalo budho matin en ok okethre ahinya. Kata kamano be nyaka wabed joma ler kisegole e puodho to iluoke maler to ikete kama ber kama gik moko ok bo lagre kama be ok obo kethre.

Omend omenda en gima ber ahinya e gima ng'ato. Ji jok modake e ngi e sani, nyaka imany mana omenda eka ditim gik giki mamoko. Kionge omenda to giki ok nyal dhi kare, nikech kichieo gokinyi, kidwa pango parade mar chiemo, nyaka iti gi omenda nikech onge ng'ama idhi mielne mondo mi omiyi chiemo ma idhi tedo ne oedi ne nyithindi ka ja joodi. Ema omiyo ineno ka ng'ato, onyalo wuok e ode gokinyi to oduogo godhiambo, to gima omiyo owuok e odeno en mana dhi manyo omenda. Kata samoro idak e ot michulo dwe ka dwe, ok idhi bet ni irito mondo ng'at moro obi ochulni odi to kendo opidhi, nyaka ang' imany omenda. Koro omenda en gima ber e dha e ngima ng'ato, to omenda sani be kata ka idwaro tich, nitie joma nyisi ni igol gimoro matin koka an iyud tich. Koro nyaka ng'ato bed gi omenda. Kata kamano, ka ionge omenda to ionge mor, nikech sama in gi omenda cha mor ng'eny, nikech idhi yudo gik ma chunyi dwaro e seche midwarono. Samoro igombo kata gweno to ang' chuni ni idhi nyiewo nikech in gi omenda, to kionge go in gi matin, to dhi chuni achuna idhi chamo alot. Kendo ji ohero omenda kendo ji ohere ni gibed mang'eny ji ok dwar omenda matin. Koro ka ing'eny gi omenda to idak e ng'ima maber, ka itin go to idak e ng'ima marach. Koro chuni ni idhi medo manyo mondo idag e ng'ima midwarono.

Mae en mach, kendo odni ochako wang'. Wang' mar ot en gima lit ahinya. Nikech sama moro itiyo gi omenda, mondo mi inyieu lo, ma ichung odi ma chung maber, itiyo gi omenda mang'eny. Kendo ji joma gedo gin joma tiyo matek ma manyo omenda gi kigin. Kata kamano, mach nyalo chako e odi e yore mang'eny. Samoro ne in gi yor tedo manyasani ma iluongo ni gas , to samoro niweye kapod yamo ma iye cha wuok. Koro sama an ng'ato biro to tiayo mach to ot bomuoch, nikech gas nitie yamo kendo ok en gas maber. Kata kata kamano, stima be nyalo muoch, to stima ka omuoch, en mach marach ma dhi wang'o kuma idake te. Stima yande omuoch korwa koni, to ute ne gin ute adek. To negi mako utegi nomako mach te nikech stima wire ne ringo e ot ka ot. Kendo utego nowang' te molokre mana buru. Ok en wang' ma ng'ato nyalo konyo, kata kamano nitie yore ma nyasani ma idino godo mach, ma koro kineno ka mach wuok kamae, to igocho negi gin gi namba ni namba gi ma giketo mar tich ma ji ema goyo. To kisegoyo to gibiro to gisimoni mach. Kata kamano wang' ot ok en gima ber, en gima lit ahinya kendo omiyo chunywa bedo malit ahinya nikech idhi ywak kendo ilal.